Gima biro e pacha kaa kaneno gini en bengi mar Equity to kendo en bengi mantie e kaunti mar Narok kendo wanyalo neno ni en ondike ni Narok County Revenue Bank to kaka wang'eyo ni revenue en pesa ma sirikal ng'adowa dwe ka dwe. pesagi ing'adowa nikech ikonyogo osiptende moko, ? gero skunde moko, pesa pesani konyo jopiny. Koro pesani ing'adega bang' dwe ka dwe sama ji imiyogi msachgi jok matiyo e sirikal kendo pesani konyo eyo mopogore opogore.